Ee ore ena bae naa embae esidai ena embae sidai ena nagira aendelea temurua naa embae ena naidim nanu aishoru sababu ajo embae nanyorr, tenepuo iltunganak apuo aas esiai enye aitadou ilolan toogarin, napuo apuo aas isiatin oonkaik. Neeku embae etipat ena oleng' tenigeri Iltunganak tosiatin, petum ashom ataas isiatin naijo kuna aitadou ilpayek toogarin nepuo aapik, nepoi apuo aaya naa nepoi aitobirie kulo payek, neeku embae sidai ena teneas Iltunganak ena siai amu esiai ena naa itumie iropiyiani, nintokiki apuo aamir lelo payek. Neeku esiai etipat ena naishaa ashu enanarikino peepuo Iltunganak apuo aas amu ore ena siai naa esiai nidim ake ataasa pookin tungani, nikitumokini ashom atalak iropiyiani eimu enasiai.

Ore embaye sidai ashu embaye e tipat oleng' naitiship tena siai naa nchere, ore ena naa esiai ena naloito dukuya enkiremore ooltung'anak oogira airem ilchambai lenye airemoki endaa nepuo aapik ndaikin oo mpukunot napa napaashipaasha peetumoki ena daa ashomo atubulu, nepuo aworiwor nidol enaa nepik irpaek enchoto nepik mboosho enkae alo nepik mpuka. Neeku ore embaye e tipat oleng' naitiship tene, nemitoki iltung'anak aapuo ildukai ainyang'u nkurman, nepuo ainyang'u ndaikin keeku olchamba lenye ake nche egira aanyu aikesunye ndaikin pookin naaba naa naayeu. Neeku ina embaye naitiship oleng' to tenidol iltung'anak egira aitayu ndaikin toolchambai lenye, embaye e tipat ena oleng', embaye e maana oleng' neeku ina nanu aidim atejo ore ena naa embaye sidai oleng' ninye embaye naitiship tenepuo iltung'anak aapuo aas.

Ore enegira nkolong'i aapuo arashua ore enaa egira nkolong'i aibelekenya negira iltung'anak airem indaikin napaasha iunot kumok napashipasha neeku nena nkibelekenyata ashua lelo nkoitoi kumok egira iltung'anak aiteru atum kulie oitoi ng'ejuko enkiremore nemenyorr apa niaku ninche nagira aibelekenya enaa enegira enkop aibelekenya egira iltung'anak atum kulie oitoi enkiremore egira iltung'anak airem kulie daikin ng'ejuko neku nena nkoitoi enkibelekenyata nagira aponari nainepu apa kulikae lemirem irpayek neteri pii aipim irpayek nirem irkulikae imposho niremi indaiki napashipasha neku nena nkoitoi nagira aipang'u ashu nagirae atumie enkiremore tiatua e,murua nikimanya iyiok egira iltung'anak aibelekeny aitumia nkulie oitoi napaasha tenkiremore.

Ee ore ena siai naa esiai ena sidai eramatata oonkera naa esiai ena naa kanyorr nanu oleng' amu ore inkera tenelotu oltungani aramat netiu ake enaa inkishu, ore enker naa etiu enker enaa enkiteng' ilo alep nitum kule mintoki alo ainyiangu kule tosokoni, ilo sii alo ayieng nitum inkiri, neeku ore esiai eramatare oonkera naa embae etipat oleng' embae emaana oleng' kinare sininye enker peeramati, nitukui, nishori shumbi, nishori olchani neeku embae etipat ena oleng' tenilo oltungani alo aramat inkera. Ore sii enkae toki etipat oleng',naa ore inkera naa kepoi apuo aamir tosokoni netumi iropiyiani kumok naidim ataasie kulie tokitin neeku ina paa enetipat oleng' ena siai eramatata oonkera.

Ee ore entoki naloito dukuya tenewoji adoota ajo ore ena woji naa e slaughter enewoji ewoji nepoi ayienkie intare arashu inkishu, neeku idol ajo ore enewoji naa inkiri ake kuna natii enewoji nepoi apuo aamir inkiri tene nepoi apuo ayier nepoi apuo amiraki iwojitin nepaasha naa kepoi ake apuo ayieng inkiri te slaughter ore peyie idipi neeuni ayik tenewoji ebuchari neponu iltunganak agelo inkiri naaba enaa inaayieu. Neeku naa nena inkoitoi nitumiyai apuo aas ena siai eyiangare tenewoji apuo aas biashara oonkiri, neeku ore ena biashara naa biashara sidai oleng' naata impisai, neeku nejia eikunari ena siai onkiri temurrua ang'.

Ore tenewoji enaa enadolita, adoolta tenewoji ajo ore kulo naa ilvakadoni kulo lotii olbokis, ninje kulo otii enewoji naa ore enikoni tenetumi ilvakadoni naanjere kepoi apuo aaun, kepoi aaun olchani nelo olchani abulu, nelo abik toolarin kumok egira alo aabulu, ore peetumoki ilo shani atubulu nelo aikomaa nelo anapisho, ajo naa sinanu peelo aisho, nepoi apuo aatum kulo vakadoni. Ore peetum kulo vakadoni, naa iletipat amu ore vakadoni naa kenyai aapik indaiki, nenyai etiu nejia, nepoi sii apuo aamir enaa enidolita tenewoji, nepoi apuo aipakia enaa inkiloii ashu enaa eneba netumoki ashom atimir. Neeku nejia eikoni peepoi apuo aatum ilvakadoni.

Ore teneweji entoki edukuya naidim ashomo atejo ,naa adolita ajo ore kuna naa mpukunot napaashipasha kuna oomali, ore tedukuya nkajijik are kuna oomali naashula teneweji, ore enaa enidolita ketioi Kuna edukuya natii orbokis, netii Kuna kulie natii mpuyai ,neeku ore Kuna naa lturungini kulo loopoi apik shaai ,naa ketioi naa ajo sii nanu olturunki leblak ti, netii kuldo kulikae naa ore duo enatoki sidai oleng naa kajo keisidai elde leblak ti oleng ninye duo olo aitobir saahi oleng neeku ninye anjor teneweji.

Ore entoki pookin nalotu indamunot ainei tene, ore erishata nadol ilnyanya ipingitai aikoji naa ore entoki nadamu arashu entoki nadol naa kadamu apa erishata natuuno olchamba sapuk oleng' loonyanya, neeku kamirita ilnyanya agira amir aipimoo aiken, nalo aliki oltungani ajo kanyio bei, neeku ninye duo entoki etipat oleng' nadamu enaa ore paadol kulo nyanya oomiritai ashu aa loogirai aipim aikunaki inji, kadamu erishata apa nagira sinanu amir ilnyanya naa inji apa agira aikunaa, neeku ore toonkatitin pookin naa toorishat nidol ena siai naa ina siai aaitadamu olnyanya apa lamirita, neeku ninye adamu nanu tenadol ena.

Ee ore erishata pookin naba anaa enalo adol ena siai, naa keeta maendeleo sapuk nadoolta tena siai, naa tiatua enkitobirata ena siai, amu ore ene dukuya ore Kuna naa mashinini sidain Kuna, naapuo aisiaga, ashuu aa naapuo aidapsh ntokitin metaa kutitik, naa enkitobirare ena sidai, ashu aa entoki nabo sidai Ina naloito dukuya, naa ninye enarikino neyiolou iltunganak, oleng, ajo ore ena siai naa ebae etipat oleng, tenepuoi aitumia imashinini naijo Kuna, amu keret esiai dukuya, neeku ninye aidim atejo ore ena siai naa esiai naa ene tipat oleng.

Ore enaa enidolita ajo ore enewueji naa entim ena nataaraki oleng naa enkibelekenyat naagira apuo dukuya tolosho olulung'a peeyie etum aashom ateshet inkajijing naapuo amany neeku embaye etipat nagira iltung'anak ayiolou peetumoki atipik inkajining ine wueji naa embaye etipat ina tenepuo iltung'anak apuo ayiolou ajo sii nanu naa nepuo amany eee ilchambai lenye neeeku embaye etipat oleng tenepuo aramat ilchambai lelnye nepuo amany

Ore teneweji naa enetipat oleng ena siai ,arashu embae sidai ena tenilo oltungani aas ena bae enkiremore orpaek ,pee ilo aikesu irpaek oobanji naa embae ina etipat oleng, amu ore pee ilo aikesu irpaek oobanji nilo amir naa embae sidai ena oleng. embae etipat nalo aisaidia iltunganak peyie etum ashomo anoto ropiyiani nepoi amiraki iltinkai ,nepoi aisiang kulo paek nitae enkurma neeku embae etipat ina oleng tenepuo iltunganak apuo atum, nepuo ayiolou ataasa amu meetae embae naijo ena embae sidai naata ropiyiani.

Ee ore intokitin naalio tenewoji enaa enidolita naa, idol ajo ore ele naa ologo ele enkaunti naji ene vihiga ninje kulo oitau ele lebo aishorakino enkiteng' ,idol naake ajo kegira ajo kibunga ninje entoki nabo ninje, neeku ninje entoki nadoolta nanu tene, adoolta enkiteng' naitashito tewoji nenyorri tewoji enkiteng' sidai ekule nagira naa aitasho tewoji nenyorri ashu aakegira duo ena kiteng adaa, nadoolta naa ele logo lena kaunti esabatia dairy farmers, neeku ninje intokitin nadoolta nanu tenewoji tiatua ele logo.

Eee ore entoki nalotu peyiei itumoki oltung'ani ashomo aitobiru endaa naijio ena ing'as atobir elukunku ino nintobir inkir enaa enalio tenewueji ning'as apej inkirik inonok nilo adung'udung kitunkuu ornyanya nilonapik eilata niguet inkuasen nilo apik nena pookin naayieu pitumoki anyaaki ashomo atipika naa kajo nejia eikoni inkoitoi naapuoi aitobirie eyiarare ena daa.

Ee ore ena naa embae sidai ena oleng', embae ena nikitamoo enkitobirata, ore entoki edukuya nilo alo aasa tenewoji muuh ingosa alo aikanta enkurma engano, nilo ayier kuna shapatini, nipik eilata nipik enkurma, nilo alo ayier pii enaa enalio tenewoji, ore peyie iidip nilo alo adumu osamaki lino ajo sinanu naa nilo ai fry nilo apik atua eyilat nilo alo ayier nintoki adumu kunda kuti tokitin inono, nilo adungudung ilnyanya nidungdung kitunguu, nilo ayier ilo samaki pii tiatua eyilata, ore piidip nintobir enkiti kachumbari eneenidolita tende woji, neeku nena inkoitoi naapoi ayierie ena daa.

Ee ore tenewueji entoki edukuya adoolta ajo ore tenewueji netii pilipili, netii intokitin naijo kiukamba, netii inkuashen, netii inkitunguuni, netii pilipili hoho, netii mishikiri naa ore enkoitoi napuoi aitobirie ashu aa naitobirieki ena siai. Ore entoki edukuya naa ilo adung'udung' kitunguu, nilo adung'udung' kuna kiukamba, nilo adung'udung' kuna hohoi onkuashen nilo apik pookin kandokando ore ake peelo kitunguu aoku nidung'oki sininye olnyanyai, nilo apik kuna kiukamba nintushulaki inkuashen neeku nejia eikoni tenepoi aayierr ashu aitobirr ena daa.

Ore ene enidolita arashu enikidolta tenewoji, nikidolta ake ore ele nolchamba sapuk ele oleng lorpaek, olchamba otii irpaek oleng ninye ele tenewueji, na ore ebae naloito dukuya tenewueji, adolta ajo ore kulo paek nirraga tenchoto, irraga kulo paek oleng na ore ebae naloito dukuya tene, nerishata naatae enkare enchan sapuk enchan oleng, enoshi shan naata osiwuo, ninye naidim ashomo atukuta oleng nelo airragie kulo paek aikunaki iji, neeku ina ebae naidim ashomo atolimu ajo ninye nataase tenewueji, osiwuo oewuo sapuk oleng nekut negil irpaek, nirragie naa irpaek aiko nejia.

Ore enasia na kesapu oleng' kesapu oleng enasiai eunoto ormushele eetae ormushele obanji tonkuniani embae sapuk oleng ena etipat amu oee ormushele na endaa sidai ena nanyae ltunganak kumok oleng endaa na ninye eyieri tomashoi kumok nayieri ormushele na embae etipat oleng ena naloito dukuya idipa atejo orw enasiai na esiaia sidai oleng tenepuo ltunganak angamu ina neaku enetipat oleng neaku esapuk enasiai oleng tenkop nikirii.

Ore enaa enadolita tena pisha ,adolita ajo ketii naa ajo sii nanu pee ilo ayiolou entoki naji mishikiri, netii pilipili, netii entoki naji pilipili hoho etii mbaa nagira aendelea teneweji ore nanu mali naidim ashomo atejo kanyor tene ,naa kanyor Kuna tokiting naaji mishikiriamu ore mishikiri naa ketaa sakoni oleng, eisapuk emirata enye oleng tesokoni, naa kepuo iltunganak kumok apuo aanya kuna tokiting naaji mishikiri ,kaitiku nadungudung nalo ayier entoki etipat oleng nindim ashomo aiterunyie biashara ino nilo alo atum ropiyiani.

Ore tene wueji ebae etipat, oleng naloito dukuya teine wueji, adol ajo oltungani, opikita olchampa lenye loompuka, ashu olekapish, ninye logira apik enkare, aisuaki enkare, napik olchani, naa ebae etipat ena oleng, amu ore mpuka kapish naa edaa ena naidim atagolo erishata pookin, naa anaa enashomoki apuo aun, ata tenimigara asha nilo apik enkare, naakepuo ake ninche apuo abulu aitobiraki, neeku ore ebae, naa tenidol oltungani oosita esiai naijo ena, esiai naisho iropiyiani netum mpisai olchampa lenye. Nelo atum edaa elo aimu atua ele shampa lenye, neeku Ina ebae naitiship oleng tenilo alo adol esiai, naijo ena.

Ore tenewueji idolita ajo wore ena naa enkusero ena nagira nkujit aapulu, naa embae etipat oleng amu ore tenkopang nkujit naijo Kuna naa ekenya nkishu ,ninye epuo nkishu aanya apuo aitainyie endaa, ninye endaa onkishu, nepuo airag tineweji nokie enkare neeku ninye embae etipat oleng tenkopang, ninye embae naa nkujit pooki toki tiatua nkishu, tenepuo nkishu apuo atum nkujit esidai naa kepuo aapiru nepuo apuo aisho nepuo apuo aaponari ,neeku ninye aidim atejo eramaatare oonkishu entoki etipat oleng ,ninye entoki emaana oleng tenkopang.

Ore embae edukuya ashu embae etipat nadamu erishata pookin tenadol ena siai, naa kadamu apa erishata nabo natuduno olchampa sapuk oleng loompuka naijo kuna skuma tenebo ospinach .neeku ore erishata muj nadol olchampa laijo ele na ina siai adamu nanu eunore olchampa apa natuduno ,terishata naado oleng toonkolongi nalakua oleng nalo atum faida oleng tenena puka ospinach nalo alo atum ropiyiani namiraki iltunganak loosokonini ,namiraki iltunganak loopuo apuo ayier toonkangitei ,neeku ninye embae etipat oleng nadamu nanu teneeku atodua olchampa laijo ele ashua esiai naijo ena enkiremore naloito dukuya teneweji.

Ore engeno naata ashua mbaa naipirta ena bae ,naa kayiolo ajo ore ena naa olotoroki ele, ore olotoroki naa enkukuu kiti kake naidim aitobira enda sapuk oleng ,amu ore nchere enaa eniyiololo ore oshi olotoroki naa ninye oitobiru enaisho olotorok ,tiatua soitok ,tiatua irkeek otepooki weji. naa ore enaisho olotorok naa entoki sidai oleng amu olchani, olchani lolodua olchani loompukunot pooki ,neeku keidim olotoroki ashomo aitayu ina isho enye ,neeku embae ina etipat naipirta olotoroki.

Ore ena naa embae sidai ena oleng ,nagira aendelea teneweji, naa ore ele lee lotii eneweji eshomo ninye alo aun spinach enyenak ,teweji neika naijo kulo paipi .neeku embae sidai ena enkiremore toltungani pookin oba anaa oloosita, amu ore kulo paipi naa kitelelek esiai empikata enkare kuna maua ashua Kuna puka amu keeku ilo paip ake iyieu ibukoki enkare nelo aimaa aikunaki nejia pee etumoki atareto ilo tungani ,neeku embae etipat ena tenelo oltungani aas ena siai enkiremore ,amu kishoru siininye endaa sapuk oleng etiu ake siininye endaa enkiremore pookin.

Ore ena bae naa embae sidai oleng ena, embae oo lasho kulo, idolita ajo iloompukunot loopashapaasha loompekui naapaasha, naa kajo nanu ore ena naa embae sidai ena oleng tenepwo irmaasai aibelekeny impekui enye nepwo apwo ang'amu kuna kulie pekui pookin enaa kuna enaa naa enidolita, sahiwal, irnusui ajo siinanu naa piitoki aibg'waa empeku oo nkishu e kienyeji kake piitoki aatum empeku oo nkishu naijo kuna, nkishu oo kule, nkishu oo nkiri naijo kuna, kuna asho. Neeku embae etipat ena oleng neeku enkibelekenyata sapuk oleng tiatwa enkopang neyau maendeleo teramatata oo nkishu. Neeku embae naitiship oleng arashu naa embae etipat oleng

Ee ore entoki sidai oleng tene wueji naa tenidol oltungani laijo ele egira alo apik ankare olchampa lenye, nelo aitapaash apik iwuejitin nishaa, nitayu too wuejitin nemeishaa. neeku ebaye etipat ena oleng nagira aendelea tene wueji, ebae sidai oleng naloito dukuya tene, neeku ore ena naa ebae etipat, oleng, tenidol oltungani tesiai enye, naijo ena tesiai enkiremore, neeku kaidim atejo ore ena naa, ebae sidai oleng, nalo aisidai iltunganak peepuo ayiolou esiai, enkiremore nepuo aapuo aendelea netum eng'eno, naijo ena nepuo apik ilchampai enkarw, aitumia inoshi ake oitoi musan, nepuo aaret iltunganak meshomo dukuya.

ore teneweji entoki nagira alo dukuya naa embae etipat ena oleng ,amu idolita ajo ore kulo naa lakitarini loonkishu kulo, oogira are kuna kishu tenakata tena rishata ashua loobakita Kuna kishu ,neeku embae ena etipat oleng teneponu kulo dakitarini arem kuna kishu amu kerishie moyiaritin ,neibooyo moyiaritin neeku embae etipat ena oleng naloito dukuya ,embae nanarikino neendelea tolosho ,embae nanarikino nepuo iltunganak apuo aas amu embae etipat oleng ,neeku akidim atejo ore ena naa endamunoto sidai nagira ltunganak apuo aramatie nkishu enye pee epuo arem pee etum ashom atangadie moyiaritin pookin ,neisho olchani pee mepuo atum shida yeyote.

Ore ena daa naa endaa ena nidolita ajo ketii mpooshok enweji netii nchapatini naa njii eikoni tenitobiri ena daa, ore ena daa naa kengasi aikaraanka mpoosho, ore indipa aitokitokie nilo aikaraanka nitumoki siininche ashomo ateyiera nchapatini ore pee indip nitumoki taa ashomo ainosa ena daa amu ore ena daa meeta enaikoni teninosi inji ake eikoni tenenyae ena daa neeku nena taa nkoitoi naitumiyiai tenetumokini ashom ainosa endaa naijo ena meeta ai fomula nejia ake epoi aikunaki naaku nejia aidim atejo.

Ee ore entoki naidim ashomo atejo tene wueji, naa nchere ore ena bae naloito dukuya tene, naa anyor nanu ena bae amu, ore ena bae naa ebae ena enkiremore, idol ajo ore ene wueji nemiritae entoki naji watermelon neetae inkitunkuuni too nkuapi, itayu apik garin, naijo Kuna neeku tolkuniyiani . neeku kaidim atejo ore ena bae naa ebae etipat ena oleng, nalo aisaidia, iltunganak milepunye uchumi enye, nepuo apuo aas nkulie baa iropiyiani, neeku ebae etipat ena oleng, nagira aendelea temurua ashu aa tolosho pookin olulunga, nepuo iltunganak aapuo, aas isiatin enye oonkaik, nepuo aas isiatin naijo Kuna, neeku aidim atejo nanu, enetipat ena siai oleng tenibung iltunganak nepuo apuo aas.

Ore ena siai naa esiai ena eramatare olukunkuni ,naa enetipata siininye ena oleng tiatua emurua nikitii amu ore lukunkuni neeta faida oleng ,entoki etipat siininye amu kisaidia oltungani metubulu kibiashara ,ilo alo amir nena lukunkuni inonok nepuoapuo abulu ,nepuo aisho tiang, nitum nkiri ,nitum irmosor .neeku ore ena naa embae etipat nagira siininye aendelea tolosho ,embae sidai ena tenepuo ltunganak apuo ayiolou teneeku iyata nkuti lukunkuni ,nilo alo amir nitum iropiyiani esaa pookin nana enaa eniyieu nikimitiki enkiharai neeku kaidim atejo embae sidai ina oleng embae etipat ,tenepuo siininche iltunganak apuo ajingaki ena biashara eramaatare oolukunkuni ,neeku ore lukunkuni etiu ake siininche enaa nkulie ngwesin pookin.

Kaidim atejo ore eramatata oolukunkuni naabanji naa entoki etipat oleng ,enkias ena naidim oltungani ataasa serious tebiashara, naidim oltungani ataasa peyie etumoki ashomo aendelea maisha enye ,amu ore entoki sidai naijo ena naa entoki sidai oleng tenilo oltungani aramat lukunkuni naabanji amu ekincho ropiyiani oleng nikincho ormosor oleng ,amu ore pooki rishata niyieu nilo amir ,naa ilo alo amir nitum ropiyiani naaba anaa niyieu ,neeku embae etipat ena oleng tenilo oltungani aas esiai naijo ena ,amu meetae esiai kiti ore ena naa esiai pookin tilo tungani amu epuo Kuna lukunkuni ayui ormosor neeku embae etipat oleng.

Ore teneweji ,entoki naloito dukuya teneweji idolita ajo ore ele na orpayian ele eshu olee ogira aifyeka entim, engira adung nkeek, negira apeny irkulie chafui amu kajo keyieu ele payian nelo apik enkaji eneweji ashu elo aas enkae bae etipat ashu elo aas enkae bae etipat ashu emaana oleng teneweji ,neeku ninye embae naloito dukuya tene ninye embae nagira aasa orpayian ele lidolita eesita embae sidai alo aifyeka entim naake kaidim atejo ore ena naa esiai sidai oleng emu kejo pee elo apik enkaji ashu elo aas enkae maendeleo teleshampa pee mitoki aaku bure eneweji neeku ninye embae etipat naloito dukuya teneweji.

ore tene wueji entoki nagira aasa. ashu ebae naloito dukya tene, idol ajo ore ele naa orpayian ele ogira anang'aki edaa ena fish pond enye. enkiti wueji apa natipika isamakini lenyenak meshomo abulu. neeku ebae etipat ena tenidol oltungani egora aitoti isamakini lenyenak tene.ee neeku ninye ebae naloito dukuya tene. amu ore samakini netaa sii ninche keramati naa nkulie tokitin pookin nepuoi apuo aisho edaa, ning'uari esidai, nishori irkeek pooki toki akeyie tiatua ena are. neku ninye naloito dukuya tene. olee ogira aisho ashu aitoti, alo aisho kuna tokitin ashu alo aisho edaa tene wueji. neeku ninye aidim atolimu ajo ore ena naa ebae etipat oleng nagira endelea tolosho.

Ore kulo ena enidolita ajo irpaek kulo oobore orkunia ashua lotii orkuniyia, naa ore enikoni tenetumi ena bae naa tenilo airem irpaek nilo airemoki enkop, nilo aikesu ,nilo alo apik orkuniyia ena enalio teneweji ,pee itumoki ashomo aawa oltinka ashu ilo aya eweji pookin, neeku embae etipat ena oleng nagira aendelea tolosho naa isidan ena, neeku ,ore ena siai naa esiai naa indim ashomo atasa ,ilo aidong kulo paek nilo aitayu enkurma nilo alo amir ina kurma ,nipik irbaketi pee emiri toldukai ,neeku embae ena naa ore enikoni tenetumi naa enkiremore ake pookin pee etumokini anoto embae naijo ena.

Ore entoki e dukuya ,ore ena nadolita teneweji naa orpayian ele otii atua olchampa ,olchampa lenye negira aikesu embata oondaikin nidolita naa ajo ekibungita toonkaek entoki naji kiukamba ninye eibungita teneweji, naa ore pee ilo aisum oltungani entoki naijo ena teneweji naa ingas alo aliki ajo kainyoo eji kiukamba ,kainyoo esiai enye ,kaji eikoni teneuni ,kaji eikoni tenitobiri, neeku ina embae etipat oleng ,nanarikino pee ingas alo aliki oltungani pee elo ayiolou ajo kaji eikoni tenitobiri kiukamba ashua kaji eikoni teneesi ina siai ,neeku ina embae naaidim atolimu naipirta ena siai ekiukamba.

Ore naa ena enidolita teneweji naa ketii mpukunot ormatunda naapashipasha teneweji ,amu ore enaa enidolita ketii irmasurin ,ketii irmaembe ,netii ifakadoni netii capols ,netii irmashungua netii kabaj, netii inyanya netii spinach oskuma, netii nkitunkuuni ornyanya ,naa ore enikoni tenetumi kuna tokiting nemeeta ai siai naasi enkiremore ake peyie eesi ninye ake embae etipat teneweji naaninye ake naishoru menoti ltokiting laijo kulo oopoi apuo airemoki neramati nebukokini enkare nepuoi anyu meshomoito abulu pee etumokini ayau sokoni ena enalio teneweji neeku ninye embae etipat nanarikino peyie epuo aas.

Ore tenewueji eh nidolta ajo olchani ele lorng'anayio otii atua olchamba paa olchani lormatunda eh naa ore tenewueji kaidim atolimu ajo ore imali nanyorr nanu tenewueji naa kulo loji irmashungwa louno tenewueji amu ninche oisaidia oltung'ani tene epuo apuo aisaidia osesen nikintagol neeku irmashungwa nanu imali naidim ashomo atejo ninche anyorr tenewueji eh amu ore irmatunda nemesesh peyau imoyiaritin enaa kulie matunda akeduo pookin neeku kaidim atejo eh irmatunda ashua kulo mashungwa nanu anyorr tenewueji tekuna mali.

Ore enaa enidolita oltungani ele ashu orpayian ele oibungita irpaek tenkaina ,ore ena siai naa ketum enkibelekenyata toonkolongi naaponu ashua enaiko enkop pee eibelekenya toolarin ooponu ,amu mintoki iltunganak aikesa irpaek toonkaek ,apuo aitayu obo obo keeku keeta emashinini fulani naa niche eitumiyia apuo aikesunye kulo paek, neeku kaidim atejo ore ena naa embae nalotu aibelekenya toonkolongi naagira aponu ,keeku midol oltungani oosita esiai naijo ena toonkaek aikesu irpaek, naaku kaidim asho atejo ore ena bae naa embae nalotu aibelekenya toonkolongi naaponu oleng amu mitoki iltunganak aasa ena siai toonkaek aiko najia.

Ore enaa enidolita tene ajo kaji eikoni tenitobiri ena bae, naa idolita ajo orpayian ele oibungita toonkaek enyenak popkons, naa popkons noshi neton eitu eyeirisho ashu neton eitu eku ,naa ore enikoni ena bae naa pee ilo apik kuna popkons enoshi bakulini enye, nilo ainuaki enkima meshomo apuo aadanya ashua meshomo apuo a sidanu apuo aku, neeku kajo enejia eikoni tenepuo aitobir ena siai epopkons ,naa entoki sidai oleng popkons nanyor inkera ,amu mitoki asihgo nkera metaasa ae, epuo nkera anya nepuo ashipa oleng, neeku ina embae etipat teneweji tenasiai.

Ore embae edukuya naitiship tena siai oleng naa tenelo pee idol iltunganak egira aikesu mpuka naabanji ashua aitaito endaa naabanji ,naa embae etipat ena oleng ,nagira aendelea tumurua neeku kaidim nanu atejo ore ena naa embae naitiship oleng tenasiai embae naloito oleng dukuya ena nalo aisaidia iltunganak kumok ,kiata esiai ekiremore oompuka ,kiata esiai enkiremore olchamapai ,amu embae sidai ena oleng tenilo oltungani aitayu embukai nabanji tolchampa lino eitu ilo ainyangu naa embae sidai naitiship iltunganak kumok.

Ore ena nidolta tenewueji, idolta ajo enkitok ena natii atua greenhouse, nauno daikin ormatunda lompukunot napaasha, na ore eniu ninko tenilo aisum oltung'ani petum atayiolo enasiai, naa njere ore entoki edukuya, ning'as ninye alo aliki ashua ning'asa autaki enikoni tenitobiri enaaji, niliki mpisai naitumia oltung'ani tenilo aitobiru enkaji naijo ena, niliki nkabilaritin odaikin napaasha nanarikino nelo oltung'ani alo aun tiatua aji ho nimishaakino pelo aun tiatua aji, neeku nena mbaa ashua nena rreteni naishaa niliki oltung'ani, enaiko peyie elo aun niliki esaa nanarikino pelo apik enkare, neeku nena nkoitoi naishaakino piliki oltung'ani pelo ayiolou pelo aas enasiai.

Ore erishata muj nalo nadol entoki naijo ena ,nayiolou ajo ore teneweji na erishata nagol ena olameyu naa egira ndaikin aiteru aaye, egira ndaikin aiteru aiumiyia ntekaraki enkolong ,sapuk enkolong mookure eetae enchan mookure egira Enkai asha naa inakata oshi idol irpaek ashua ndaiki pookin epuo apuo aaye nepuo apuo atoyu, neeku ina nagira aendelea teneweji ,ina siai ena egira ndaikin apuo atoyu neeku ina peeku ndaikin inji. neeku ore entoki nalotu ndamunot naa erishata ena olameyu sapuk oleng, nemookure eetae enchan nemookure eetae enaasitae naa ina pee idol indaikin egira atoyu egira atiu inchi neeku ninye nalotu ndamunot ainei adol ake ajo erishata olameyu ena.

Ore erishata muj nadol ena siai naa adol ajo irpaek kulo ogira apuo atoyu, egira apuo atoyu tenkaraki meetae enchan arashu tenkaraki enkolong sapuk nayeuo naoshito oleng, neeku metumito enkare aitobiraki naa ina pee idolita ajo egira atoyu naa ore erishata pookin nidol ena siai naa erishata ena olameyu, neeku ketii olameyu sapuk enkop ,eitu egil asah neeku sapuk olameyu tenkop ,neeku ina ore pee ilo nidol indaikin ,irkeek imauwa egira atoyu aikunaki inchi, neeku ninye embae nanu naaidim atejo nalotu ndamunot ainei tenadol ndaiki egira atoyu aikunaki njii, nadamu ajo erishata olameyu ena toronok oleng nagira pooki toki ayee neeku ninye natara ena daa.

ore ena siai eunore ompoosho naa ore enikinkunaa yiok ena siai, ekipuo aatur enkop ,nikitur irmutaroni nikipuo apik mpoosho ,nikintosha olaini metaa ketii ake oleini aipanga tidialo musho olchampa mpaka idia ae musho ,nikipuo apik mpoosho enkop aidingie oleng metaa keidinga aikunaki inji enaa enaikunaka ele tungani ,nikintaman aapik irkererin midingata metaa poosho ake natii ineweji openy, mikintoki siiyiok apuo aitushalaki mpoosho kulie daikin teneeku duo mpoosho kituuno naa ninche mikintoki aitushulaki kulie daiki katukulmikipuo apik irpaek ,naa idol ajo etipika ele tungani nkulien daikin aiteshep, neeku ore yiok nejia kipuo aikunaa ena siai oposho ekipuo aun mpoosho openy aunoki irkererin nikiwash irmutaroni pee tumoki enkare atijingie ,neeku nejia yiok kinkunaa ena siai oposho.

Ketii lomon enkop kumok oleng oipirta ena bae arashu kejo ltunganak kumok oleng oipirta embae naijo ena enidolita ajo ore ena naa embeneyio empooshoi nagira abulu ashua naatubulutua amu teningor doi netaa kejo peyie eikomaa Kuna poosho aitayu mbenek sapukin nairusha nikidolita aikonji ,neeku embae etipat ena kake kejo ltunganak kulikae tenidol empooshoi nagira atoitoyu aikunakino inji netii loojo enkare egira alau neeku ina pee egira atoyu netii loojo enkolong sapuk natarasua orashua enkolong nagira aosh oleng neeku ina pee egira atoyu, netii kulikae oojo ketii ndudui ashu wadudu nagira anyaanya Kuna poosho neeku ina pee egira atiu enji neeku ina embae etipat oleng toormarenken oipirta ena bae .

Ore teneweji entoki nagira alo dukuya ashu nagira aasa tenen naaa idol ajo ore eneweji naa lab ena natii kulo tunganak ,keetae endaa nagirae aitest teneweji ,ashua keetae reteni lopoito dukuya teneweji keeta endaa nagirae aipim teneweji ,ainguraa ajo kainyoo naloito dukuya ashu entoki nagira aasa tenaa kinosayu ena daa tena minosayu ,egirae sii aipim enatoki aitumiyia maicroscop naa ninye nalo aiproject ena toki pee etumokini asom atodol tenda tifii, neeku kegirae ainguraa ena daa tenaa kinosayu ,ninye ntokiting nagirae aithibitisha, apuo ayiolou ,apuo aimie tena kenarikino tena enarikino neeku ina embae nagira aendelea teneweji .

Ee ore tenkopang , ore entoki naibelekenya enabae oleng arashu entoki nayawua enkibelekenyata oleng tialoenabae enkiremore naa nchere ore enabae enkiremore nee embae sidai ena ,embae etipat , naretito iltunganak oleng, kepuo iltunganak aifaidika tenkaraki enasiai enkiremore , nepuo iltunganak atum ifaidani toonkoitoi naapashapasha kulingana anaa entoki nagira apuo airem. Naa ore entoki nayau enkibelekenyata sapuk oleng naa enkoitoi nilo oltungani alo aitumia pitumoki ashomo airemisho ashua irereni lilo aitumia pitumoki ashomo airemisho niaku ninye entoki nanarikino oleng aa ninye entoki nalo ayau enkibelekenyata nagol tiatua ene wueji aashua tenasiai enkiremore . Nena nkibelekenyat natumitoi pepuo iltunganak airem, aitumia ilchambai , nepuo irkulikae airem aitumia wuejitin neika.

Ore tenilo aingor ena toki naa enkabila ena oonkujit naapoi apuo aun ,ninche kuna natii atua ena ardasi ninche kuna naisudoro na ore tenduata ai ashua teyiolounoto ai naa kanyor nanu kuna amali naatiu inji, kuna nanu anyor pee alo aun amu Kuna nanu atamoo naa Kuna ayiolo enikunari ashu enikoni teneuni ,neeku kaidim ashomo aitayu sababu nchere kuna siadain oomali naanarikono oltungani pee ilo alo aun ,neeku kalo alo aun amu keisidain kepuo apuo abulu, neeku Kuna mali nanu anyor oleng nalo alo aun tolchampa lai ashu tenkanga ai .

Ore tialo emurua nikimanya ashu tenkop niangua naa keuni oleng olturunki, keuni, ninye eitumiyia iltunganak apuo aisumie nkera enye ,neeku kaidim atejo kaata mbaa are ashua uni nidim ashomo atolimu ,ajo kainyoo paa enetipat ena bae amu ore embae edukuya ,naa ore enkesunoto olturunki naa kelaki oltungani chilinkini tomontenilo alo aikesu enkilo neeku inkesu oltungani olturunki ore temusho ilo aipang into enkiti toki nilo aitotiyie nkera ashua into enkiti toki ematumisi ore sii enkae toki sidai ena majani oleng amu keponunui aya nelaaki lopeny oilchampa lilo majani neeku akidim atejo entoki etipat ena.

Ore tenanu entoki pookin nalotu ndamunot aine ,arashu erishata pookin nadol esiai enkiremore naijo ena, naa kadamu enkolong nabo nairemo olchampa sapuk oleng napik ndaikin naabanji napik ndaikin pookin, napik irpaek napik kulo melon ,neeku natum faida sapuk oleng, nalo alo amir natum pisai nemeba toki ,nalo aasie pooki toki duo nana enaa enayieu ,neeku kaidim nanu atejio ina entoki nalotu ndamunot ainei erishata pookin nadol ena siai ,amu eisidai ena siai oleng ekincho ropiyiani milo alo apukoo ,neeku embae etipat ena oleng ,embae emaana tenilo oltungani alo aas neeku kaidim atejo ore ena naa esiai sidai oleng esiai sidai tenipik ireteni linonok nikilo aisaidia pee kilo aret te maisha neeku ina entoki naaidim atolimu eipirta ena siai enkiremore.

Ore ireteni ashua embae etipat naifaa oltungani niyiolou teneweji ,ore kuna naa noshi kwashen kuna naanyae naitokitokieki etiu duo enaa enkabila okwashen orkokoyok, ninye etumoki enaa niche kuna naapoi aisotie shaai ,ashu naotokitokieki esidai peyie enosieki entoki pookin naba ena enayieuni ,neku ore embae etipat naishaakinore oltungani pee iyiolou naa keisidai ena bae oleng tinilo alo aas ,neeku kaidim atejo embae etipat ena oleng tenilo oltungani alo ayiolou nilo aas ena bae amu ekilo ena bae aisho ropiyiani kumok oleng tenilo alo aturuto kuna tokiting nilo atituku ,nilo alo ayier nilo aitokitokie pee itumoki asho ainosa neeku embae etipat ena oleng tenilo oltungani abol nilo agolie.

Ee ore entoki etipat oleng tenapisha naifakino oltungani ningas ayiolou naa aolta ajo orpayian ele oshomo aikesu kuna tona arashua kuna kwashen orkokoyok amu etiu enaa enaabila, etiu enaa ndoma kuna , naa ore entoki nanarikino pilo oltungani aas pitumoki ashomo anoto enasiai naa ilo aramat aitobiraki ,nilo aingor esidai ee enasiai ashua ekuna tokitin nilo alo aitobir , niaku kajo nanu ore entoki nalotu ndamunot ainei naa keeta apa erishata nabo natuuno nkwashen orkokoyok nepuo apuo abulu oleng, nabik oleng agira ayier , aa itu aitoki alo ainyiangu tolduka katukul , niaku ninche ake agira nanu alo ayier tenkaji ai , alo aitokitokie ashu aisotie shai , ashua kule, ashu ntokitin kumok ake, niaku kaidim atejo embae etiapat ena oleng sidai emaana naloito dukuya niaku ninye adamu nanu tenadol enasiai .

Ore entoki etipat entoki edukuya nalo alimu, naipirta ena siai naa esiai etipat ena oleng enkiremore naishakino negolie enkaji ormaasani amu mookure eeta enaasitae metii enkiremore ashua meekure eeta enaasitae oltungani teneitu iyiolou esiai enkiremore ,neeku kaidim atejo ore embae etipat oleng naikunari ena siai enkiremore ,naa tenilo aun olchampa lino esidai nilo arip olchampa lino esidai nilo apik enkare erishata pookin naba enaa enaishaakino ,amu ina embae etipat oleng naishaakino oltungani tenilo aas ,neeku kaidim atejo ina entoki etipat naishaakino nilo oltungani alo aas tenilo aingor olchampa lino.

Ore erishata pookin nadol empisha naijo ena ,nadamu erishata apa olameyu torok oyeuo enkop ,midol enkujita midol aitoki ,neeku naa kepuo nkishu apuo aanya mukuntani ashua irpaek laijo kulo neeku ina entoki nadamu nanu erishata pookin nadol ena siai kadamu ajo erishata olameyu nameetae aitoki ,netaa mukuntani eishuyie nkishu, ninye epuo nkishu aigarakino peyie etum endaa napuo airagie ,nepuo ake ninche anya duo metaa kishu, neeku ina siai nalotu ndamunot tenadol ena siai nkishu naagira aanya mukuntani ena kinosata ashua aikunaki inji, ina siai nalotu ndamunot ainei olameyu toronok oleng apa loyeuo neeku ninye nanu adamu tenadol ena siai.

Ee ore tene wueji ebae naloito dukuya idol ajo entomononi ena orpayian, naagira aasotu nkitunkuuni, egira asot, nkitunkuuni tolkiloi, arashu aa ninye naloito dukuya tenakata tene wueji.

Ee ore tenapisha nadol ajo ketii ntokitin kumok naitodoluakibtenwwueji ore entoki edukuya nadolta nanu tenewueji na entoki naji njahe, adolta minju, adolta yellow beans tenewueji sininche adolta irnyanya ooto lituoko olong nadolta entoki nanjo cucumber tenewueji ,adolta si sininye pilipili tene neaku ninche ntokitin nagira aendelea neaku ninche na ajo sinanu adolita.

Ore tenkopang' nibelekenye ena siai enkiremore nairemi intokitin, aikunaki iji amu etumute enkop, ibelekenye oleng ore entoki edukuya etumute enkop mookire elala enkop enaa apa, mookire egira alalau oleng enkiremore, pee mokire egira asapuku oleng' tiatua emurua nikimanya ashu enikitii, ore ebaye yare nemokire enyor iltunganak enkiremore oleng' neeku niche intokitin naidim atejo nayautua inkibelekenyat temurua nikimanya iyiok.

Ore teneweji entoki naloito dukuya tene naa idol ajo ore kulo naa irmananasini kulo louno teneweji ,naa kaidim atejio ore embae naloito dukuya tene naa irmananasini eunitoi teneweji ,ore kulo mananasini ounitoi ,olchampa ele sapuk oleng lotii enkop ethika edelmonte ,neeku ilo shampa ninye ele otii eneweji ,neeku ore entoki nalotu ndamunot ainei tenelo nadamu ena siai naa kadamu ake ajo ilo shampa ele ledelmonte ninye ele ounore kuna tokiting naabanji ,neeku ina embae naloito dukuya tene ninye nagira aendelea ina kiremore irmananasini ninye nagira aasa teneweji ,naa kajo kene eitobirunyeki irmananasini kumok ashu eunieki tene country ekenya.

Ee ore entoki edukuya kishaakino oltungani pilo ayiolou tenewueji yiolo ajo ore ele naa orpaeki ele loshal ashu orpaeki sidai ilo ajo naa sinanu naa oingwari olchamba, naa embae sidai ena oleng amu ore eninko teniyieu nilo aitobir enasiai elepaeki naa ilo apej anaa enapejito ele lee ashu ilo alo aichemsha eeta nena kinyat enyenak aitadoiki atua enkare naa kajo embae etipat ena oleng , embae sidai nagira iltunganak kumok ayiolou oleng mmee akeduo empejeto orpaek ake, kepuoi apej empuruo kake kidimi sii nichemshai orpaeki ajo naa sinanu pee itumoki oltungani ashomo ainosa elepaeki aichemsha ashua aitokitokie elepaeki niaku embae etipat ina oleng naloito dukuya tolosho, embae sidai ina nagira aasa , niaku kaidim atejo nena nkoitoi ashuaa reteni opuoi aitobirie sininye enasiai e orpaeki apuo aitokitokie tiatua enkare nilo alo ayier nejia.

Ee adamu enkolong nabo natudumunye ake tenewueji nadumunye alo mombasa ashua coast kiboita apa olashumba lainei tine , nikingira apuo, nikingira apuo aijiij enkolong tenewueji , nikipuo aar enkare , niaku kaidim atejo ninye enkolong nanu nadamu nataasa siai ashu nashomo ewueji naijo ene naa isidai apa weather oleng . NIaku ninye aidim atadamu ashu atejo ashomo oshi enewueji enkolong nabo.